Ribiik ab kalyet konyolu kotoret biik chemobendote ak biik alak kosir ortinwek amun moimuchi ichek koba wose akot yon mi karisiek konyolu kotononsi karisiek ribiik ab kalyet asikomuch kosir icheket oret elekibune. Biik chemobendoti konyolu ketoret missing wose okot yon mii ortinwek kobendote ko inyee chito nemii komie konyolu isikyi nafas biik chemobendote isipte amun icheket komii kit nebunote nekikichopchi koyoche iyochi komanda icheket en barabarosiek wose okot yan kachang'a rapisiek kachilak karisiek konyolu kitononsi asikobit komanda bichotet.

Kobwotutyet ne otinye nekoker rainin akobo chorindet nekokinyor kochoren chito neoldoishe simoit, ko chichotet konyolu kenam ak kimut kwo olemiten ribikap kalyet akiwa keorochi kit nekayai chichotet akoi kimut olemiten icheket. Yekakoit olemii bikap kalyet koteben akichek tebutuk kolenjin amunee sikechor ala amunee sikemoche ichor simoit amun kan kobore kochor kenam kotok kele moyokoib simoit notet konyolu ko Koko amunee nguno asikenai kit nekiitoi. Makai kimuch kityakta komoko amunee neyamat chichitet amun chito nekolishek ko komii kogergeit kogerge ako nyolu kinet chichitet kelenji new monyolu kechorse yan kakomea amunee any kole sikai komach kochor simoit konee, nyolu kinet kosibgee ak ngololutik.

Kit neyoe en kila ak kila sikobit kochulak banyek en borto anan sinimii komekose oleomin en borto konyolu iningete kila mating'et kityok ak itobote ak ichob chekiome akiomisie ak iburii nyolu iwe ilany ot yeu tulwet ak iweksei kotoreti kochulak banyek ak koba korotik en borto komie asimesich mionwogik cheimebiik akobo borto yan mewendote. Nibur itobote kityok inyoru koimutik chechang en bortong'ung lakini niwendote kostoigee koimutik chondet kora konyolu iwendii ot kou itemisie en mbar kotoreti missing' borto chuletab borto. Nitemisie anan iibu kou ot beek kotoreti borto kabisa nyolu iyoe kasisiek chemoe kochang sikobit kochulak bortong'ung komie si niyositu komeyositu akoimin borto, ndeyositu koteichepchep tokergee ak lakwet netakoming'in yan kechul borto en

Olepcheitoi rabishek kuk chebo arawet komo korom missing amun ichito netinye lokok akongen kole otoche rabishek cheten kole en arawet, kongen kole en Kila arawet ko noyoki bik en gaa rabinik cheten kole koyome kwalen kwalen tukuk cheboishen ak kokonor ak kokonor alak cheboishen akoi arawet ingo. Koraa chito nemii kasit kongen kole ngobeku arawet kemoche chepkondok ab kot nemenye kou en Kila ko ngobeku konyo keyochi, konyolu konai kole ngobeku arawet kokakolipan chepkondok chotet yon kakotach rabishek en kasit. Kit age nenyolu konai ole kipcheito rabishek konyolu yon kenam rabishek ial tukuk chemokinigee en kot tukuk cheome ak tukuk alak chenyolu itinyee ak ikonor ko nial tukuk che kayam kobek arawet inoe kole komure kwenet kometinyee koimut agetukul amun kit3 agetukul komiten koo. Kit age koraa konyolu ituch rabishek chotet sindopitu nyosut komemii buch ama rabishek.

Otindoi tetutik chebo amitwogik en konyunet kou ngoech subui konyolu ayee chaik ak ayeiti kit netese kimnotet en borto amun ngengete subui ko chang boisionik choyoe missing kosir ngoimenote kit noyoe any asosib en kila betut kiitet ih konyolu asir ole en sait nekile konyolu kiam nee ak nee. Ngoit kiomis konyolu kiome nee raini koron kiome nee, monyolu tuguk chekokiome raini kiome koron ako kora monyolu kele kot ko komii kit nekeome nguni ko kor ngoimeni komonyolu iam kiotet nyolu iam kit neter asikotechak borto akisich kimnotet konyolu iam tuguk cheterter kora yoche kiam kora amitwogik chetere mionwogik en borto kou logoek, kit ake konyolu I am tuguk che amitwogik cheteche borto kou maaniik ko teche borto, yoche iam kora kou tuguk chechang chekonu kimnotet

Yan keng'et ko kaech ko chang boisionik chenyolu iyai, nyolu ilany tulwet ak iweksei asikobit kotechak borto komie ak inyoru kokachamgee bortong'ung kora yan keng'et kora kokaech ko imuche iyai kasisiek ab ko kou imwetisie, nyolu ichop chaik ichopchi lakok koboto inyee ak kong'ung tugul, kora chang boisionik che ining'et konyolu iyai, miten tuga chekonyin ikei miten nego chekonyin ityach irat ak tuguk chechang chenyolu iyai yan keng'et subui. Kora ining'et subui chang boisionik chekonyin

Yon omiten buch en kosorwekab asubuhi kochang boishonik cheyoche ayai kou mara kakamuch owoo kasit ana kokokikonech betut kimuny ko kasit koyoe ko ayai tililindab gaa amun en betushek iko chemomii gaa komamuch ayai boishonik tukul . Ko betut non omii gaa ko kayech emet konyolu ayai tililindo omwetisak ayumate siratik abel okere ole tilil olan tukul en gaa sindoitu ot chii neu tondet kokor kole tilil gaa monimii ole imii itilile Lakini kor kakiit gaa ko mur. So nyolu yon imii gaa in kotililit gaa kotok kele kemiingaa matin kokergeit gaa ak yon memeii.

Yon ochobe chapati nyolu otinye bushek chekichoben chapati. Koraa konyoluu otinye tukul chemokotin kou prambenit, kit nekimildoen ak meset netilil ak tukuk chetililen. Koraa konyolu komii kwenik cheyomotin kokiboishen maa ana kokiboishen kasit konyolu irib amasitin kolocho tukuk chechobe. Chapati komo moi mat neo amomoi nekiten soiti moi kililolji maat nekayamgee asikoru komie asimeam tukuk chemororyo konyolu ichoben tukuk chetililen asikopit kotoretin kokanamin mionwokik amun nichoben tukuk chemuren konamii koimin borto ak iimgee AK inyee. So ko chapati ko Chang tukuk chemoche siikochobok, moche sukaruk moche chumbik, moche mainik ak tukuk alak chechang. Sikomong chapati ko niker ko chapati Iman nekorur ak kechob komie ne anyiny nia ko.

Yon ingen kole en subui konyolu isib ing'et ak ichoboke inai ile chang karisiek oret olebune nisib ing'et ak isib ichoboke icheng karisiek chemotononote kokonye biik amun nicheng chotet chebendi bakoi olewendii kotoretin asimechelewan en kasit ikere kole nisib ing'et ak icheng karisiek chotet komechelewoni ako isib iite simechelewan kora konyolu niitite iyai boisionik chekonyolu iyai subui iyai en lang'atut nekeitgaa asimakain subui ining'ete ichoboke ichokyi matiker ile konyolu ayai ni ako nemoche iwe kora kasit ing'ete missing konyolu ibos kasisiek cheyoe en gaa

Yon ingen kole moi kopetos beek en tapit konyolu itinye teronik chechang ak matyabaishek asiyon koropon itach beek anan yan kait beek en tapit itoki koba konyi tuldulishek chetinye ak matyabaishek chetinye. Koyon kemwetishei ak koror beek komakoumuch iimgee Ile wany sosiki ono beek chetomwetishen alak imuchi ko kochekinii iyai boishet age ana imuchi ko ko betu notet nekikisich imwetishe komatiim gee missing meime gee missing yon itinye beek en kot chetokotin chekonorotin, icheruu chotet ak imwetishe ko ikere kole kotoretin en oleo missing. Makoi I'm ingoroik chekotemwete ak ibeikonor Ile kokany koit beek ndamu mara kokagee beek ikonyee ilelen yeit beek imwet. Muchi komomii ngoroik chekaran inur ako yoche imwet ndamun mokinure ingoroik ak kepakach komakimwet.

Kokwoutit chesibii asikopanganak kot anan asipangan konguny konyolu ingen, nyolu ingen Ile ne kot konyoluu ilyai boishoni chuu ak chuu. En kot kochang boishonik cheyolu iyaikoi Mii lokok irou moche irib, moche ichopchi chekiome, moche koba sukul imwetyi ingoroik, iyai koraa kasitab tugaa neko, iwee imbar ko konyin olan tukul. Ko yon imii kongung sikopnganganak kongung komo iwendote ibirote pitina. Nyolu ningete subuhi ingen kole en raani konyolu ayai boishoni ak nii Kotor kosuldae, matinget kityok ak ibur ko uwon mengennkit netesetai. Yon imii kongung konyoluu ipanganat chii agetukul, nyolu inai kole raini kotko komoche iwee imbar iwee imbar ak itemishe Kotor kotok kole ketem Iman. Ningete subuhi konyolu iyai kasit kou en kongung kou yenyolu, monyolu isungukanatet kityok kou subuhi komiten tuga nyolu ikei, neko nyolu ityach irat, lokok nyolu imut koba sukul kopongonokse kongung yon kepangenage.

Yon chang boishonik en gaa konyolu ipanganage inai Ile nyolu isibingetyi boishonik alak sikor komure saishekab bet itoroti. Nyolu ipangan isir Ile nyolu ningete subuhi inamen boishoni ab koo, boishonikab gaa iyai tililindo iratate tugaa, iratate neko bore itwoe yon kemushi kasit nono konyolu Koraa kerib iswoki sare asini kor kewee imbar komagai koimin anan yon iwendii kasit kotko ki kesirin iyai kasit konyolu ingetyi boishonikab gaa koto ko kemo asiyai ichoki bore twoe ichoboke iwee boishonik kuk amun yon kikesirin konyolu imiin en kila betut kasit notet iyoe kou olenyolundoo amositikin ibet kasit iyoe boishonikab gaa. Konyolu ingetyi akisipiru kemoo kotoko.